Ũndũ wa mbere nĩ kwaga dawa cia kũhũra ni ũndũ wa tũgũnyũ, maĩ kũingĩha, kwaga thoko, andũ magikũrũo ni mariĩmĩte marĩ aingĩ, kũgũo thoko yarĩ nini, na nginya kũũma nĩ ũndũ kũhĩa gũkũ thíĩ ni ũndũ wa maĩ.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ ũrĩithia, ni nguona hena ng'ombe irathii ikĩrĩaga kũndũ kĩharo-inĩ. Imwe ni njohe na iria ingi ti njohe. Kwĩna cia gũkamwo na itarĩ cia gũkamwo. Na ĩĩ na kwĩna gĩthaka kũu ũguo nĩ ta cirarĩa kũndũ gĩthaka-inĩ, igathiĩ ikĩũrũraga githaka-inĩ ikĩrĩaga.

Gaka ni kahüa, gaka kahũa gatuagwo mũgũnda gagathurwo gagekĩrwo makonia-inĩ marĩa kũringana na harĩa gĩkinyĩtie ikĩro, kwĩ, one gwĩ two na gwĩ three. Rĩu gaka ni kahũa gathĩe, nĩ kũrĩ gĩthĩi gia kahũa kĩrĩa gĩthĩaga kahũa. Harabu gagacoka gagathurwo, rĩu gagagicoka gagatwarwo iganda-inĩ